Ichechu ko viasi chekakepol eng mbar ak kakiyum ak keistechin ng'ung'unyek . Ak mitei chepyosok cheiyumchin kinuok kokwechin kotor konyi kinuok agetugul akorat asikopit kopa store akopakeip kopa market anan ndoyo sikopit kealda.

Kigere en yu ngororek chekakwam amitwogik chekoibe reminder, marurek chekakoyeb reminder, chekoibe. Ak kakwam ngororek amun ngororek koame kitagetugul nenyalil. Ome ketik, one okot balalenikab keetit ak kwome sogek alak tugul che nyolileen ngororek.

En yu kokimin temindet bandek en imbaar, chekonde kora ngedek imbaranotok. Kokosich bandek mesisiek, ako kokuryoo ngendek. Koitutii ngendek en imbaranotok, en bandek orit. Miten ngendek chekokoyomyo ako mi chetokongorngor kidogo. Kakoyum temindoni ngendekchik, kobotosogeek akonde ginuetAsikobiit koib koba gaa aityo ibakochuruk ngendek ak ityo kobir ngedechoton cheoyomyotin ak ityo koisto chetuonen asikobiit kiyoo

En yuh komiten temindet nemine ingwek. Miten kora nebo agriculture ,neinetishe akobo minetab ingwek chebo kasarii. Kikinde ngungunyek ginuet, kegoo ngungunyek chemotindo katook anan chemotindo goik. Atyo kinde ginuet bakonyii ginuet, yeityoo kemenyii dhania anan ko sukuma ginuochuton. Ak kinagaa been en kila, ak kakobwa sukuma ko kororon kot missing. Minaanitokkindo ginuet, keminyin ginuet, komomoche imbaret newo ako tiengei kityok ginuok che kende ak olekonoreen.

En yu komiten keetit, nekakotil temindet, kakotil nengarngar ak notok nekikokong. Netakongarngar anan ketit netenden kotindoi sutek Che nyolileen en kwenet, konekikokong komotindoo sutek Che nyolilleen en kwenet ak leel ketotok. Kotog kele nitok neleel ko keetit nekikokong ak nindoo sutek chotok chenyolileen konetakongarngar.

Inoni KO green house nekaketech, green house initok orit komiten tuguuk chechang chekokimi en orit. Kou nyanyik ,kitunguik ak amitwogik chechang. Ak ngalekab irrigation kechobe en green house ini. Amitwogiik ab green house ko koroon kot missing amun siche tuguuk chemokyingei tuguk chekakimin .

Minetab mokobek kobo komonut kot missing amun mokobchaat kebusbusii kityok ngungunyek akinde tenderiatab ,mokobchaat. Ak kinagaa bek anan ingorobonyi konaam korut mokopchat .Akitutyin kityok timdoo, momoche kasit newo, mokobchat amun mokibite akindo kityok mbolea Alan ko keturek. Ye kakotar arawek chematiana mokopchat konaam koi logoek, mokopchat. Ak kekany ye kakokong mokopchat kebut ak keib koba goo mokobek ak kinaam kialda anan kiam mokopek chuton.

En yu komi temindet nekakobal keringenyin nemaloo kot mising ago kagoip mbolea en ndoit asigopit korongchi keringonito mbolea ak konaga beek keringonito ak komin maruriat ak konam kosemberchi kila maruriat akkotutyi timndo. Yekakonam lain maruriat konam koep agoboen tukyik amun maruriat kwame teta ak kogonu cheko che chang.

Inoni ko bendo nekikuren kowet, nekakifrayan mwaita eng maa ak kakesen kowanitok komengekitu , kinde kitunguik maa, akkitio kinde nyanyek, akitio kerong'chi kow anitok akiyo komagagei kot mising korur kowet. Ak kesavan eng sanit akesavan kimyet notok nekakekwan'y eng sanit. Kararan kowet amun tesei korotik.

En yu kakiwai viasik. Ak yeitia ke deep fraen en maa ak mwaita neoo. Yekakesut viasik choton komong chips. Chips choton ko chekakinde sanit ne mingin akinde kejiket nekiamen chips. Eng sanit ingo ko kakiyo chego fresh akerongchi kilasit. Akomiten kibakulit neuo nekakisekenchi um maembe nekokorur, nekokoi kelu. Asikobit kesaven kastomayat, akwamis kouniton.

En yu kokakiyoo chaik choton chekororon kot missing. Ana. ko chegoo fresh akinde kilasit .Ak keib queen cakes oeng chekokiib en tuget anan en bekeri ak inyon kinde kora kilasit. Ak en ibokulit age kokakitil maembe nekokorur, me yellow, akinde sanit terer anan KO mananas, akinde sanit ter akinde kechiket nekiomen breakfast

En ireyu ko kakiyo chaik che kakichushan ana ko chego fresh ak kinde kilasit ak yeitya kisek, kiun maembe bo kotikilit ak kiisto balalaliat nebo barak ak kesegen maembe ne yellow nebo orit komengegitu ak kinde kibakulit ak kinde umoit nekiamen maembe ak en sanik ingo ko kakichop chapati ne kakorur nekayam mwaita ak kemaman ak kinde sanit neter en taban ak kinde umoit nekiamen chapati inito kakesaben breakfast kuo nitet.